Gini iluongo ni apilo, apilo yudore e alwora marwa kendo itiyo kode gik mang'eny. Inyalo ti kode e chiemo kitedo, jomoko muode, kendinyalo ti kode kaka yath. Jomoko swage, to riwe gi kitungu saumu, machungwa, kendi keto gi mor kich. Tikete pi maliet, imadho nikech oywao kor, okonyo e tuoche ma kamago eko mag kor mathung' kata ahonda.

Ma en pili pili hoho, en itiyo kode e tedo. Kendo it inyalo rege bende kokike gi kitungu, gi nyanya. Kiloso kode gima iluongo ni achari, mitiyo godo e chiemo. Gima chielo kaka ipidhe: oti kuonde ma nigi ma ng'ich ma oromo. Kendo oti mopogore opogore, kaka e picha ni aneno ka nitie maratong', maralum, gi makwar. Gini onyalo kelo pesa ko use, kendo joma odake alwora no ero, nyalo yudo yuto mang'eny maber. Ka gipidhe kendo koti maber kaka oti no.

E picha ni, waneno ka ma en olemo mar afuoto. Afuoto en olemo michamo, kendo jomok jomoko use, seche mouse tokelo mwandu. Kendo jogo mopidho afuoto, nyalo tero nyithindo e skul, ma nyithindo som maber. Kendo alwora mopidhe, en alwora momewo ahinya. Nikech kochiek, to ji biro gi geche ma dongo dongo gi loche ma dongo. Ka gibiro kawe kendo mondo gitere e chirni mopogore opogore.